Ũndũ ũyũ nĩ wabata kũbanda gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ gĩkoragwo kĩega, ũkĩbande na wĩkĩre tũbaibu twa gwĩkĩraga maaĩ. Tũbaibu tũu nĩ ũtũcetaga ũndũ ũgekĩraga maaĩ tũgaikara tũgĩtatagia maaĩ bau gĩtina-inĩ gĩa gĩtũngũrũ. Na gĩtũngũrũ no ũtuage mathangũ ũgakaranga namo, o ũrĩa ũratua mathangũ noguo kĩrathiĩ na mbere kumia mangĩ. Kĩarĩkia gũkũrakũra, no ũkĩmunye ũgakaranga nakĩo rĩrĩa gĩakũra. Wakĩmunya ũgakaranga nakĩo gĩothe kana ũgabanda na kana ũgabanda kĩngĩ.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno gwitũ kũbanda gĩtũngũrũ , tondũ ũndũ wa mbere nĩgĩkĩraga irio cama mũno kana ikagĩa mũrĩo. Gĩtũngũrũ gĩkarangĩte mũkimo ĩũgakarangĩrwo wega mũkimo ũgacoka ũgakimwo ũrĩĩraga ona ndiũwĩ nĩ ta ndwĩ. Mũkimo ũcio wĩ mũrĩo kũigana, na gĩtũngũrũ no kĩega nĩ gĩtũmaga irio ikarangĩke, tondũ ũngĩrĩa irio itarĩ gĩtũngũrũ na ina gĩtũngũrũ ikoragwo na ngũrani nene mũno. Irio itakarangĩtwo na gĩtũngũrũ ndũngĩcienda kũiria rĩngĩ. No iria ikarangĩtwo na gĩtũngũrũ mũrĩo ũrĩa wĩ irio icio ĩĩ we tiga tu. Rĩu gĩtũngũrũ kĩ bata nĩ gĩkĩraga irio mũrĩo.

Kũruta mũndũ kũbanda hoho kana kũbanda hoho kĩndũ kĩa mbere no nginya wethe mũgũnda, ũrĩmwe, ũkarwe na ũburue. Ũcoke wethe baibu kana ware baibu ciaku mũgũnda na macini yaku rũĩ, mũgũnda ũcio ũwĩkĩre maaĩ raini kwa raini. Wa rĩkia gwĩka ũguo, woe mbegũ ciaku ũthiĩ mũgũnda-inĩ, ũthiĩ ũcimbaga marima raini iria wĩkĩrire maaĩ, ũgekĩra mbegũ yaku na kabataraica. Kuma hau ũthike mbegũ ĩyo, rũciũ ũcokere maaĩ rĩngĩ, wacokera maaĩ rĩngĩ wiki ĩyo ĩngĩ ũke ũcokere maaĩ rĩngĩ mbegũ yaku ĩkunũke ĩkorwo nĩyamera. Ũguo yamera nĩguo ũgũka na ndawa ũmĩbubĩre, ũthi na mbere na kũbubĩra, o ũkĩheaga maaĩ, ũgĩkĩraga bataraica nginya yarae, yaraba ũbubĩre rĩngĩ ũmĩkĩre bataraica na wĩkĩre maaĩ, ĩgũthiĩ ũguo nginya ĩkinye bagũtuo ĩkorwo nĩ ya kũra.